Ngũkũ ya kĩenyeji nĩyendetwo mũno, nĩ ũndũ nĩũkoraga nyama yake nĩrĩ cama, na ngũkũ ĩno ndĩkoragwo ĩreretwo na ndawa, ũkĩringithania na ngũkũ ĩno ĩngĩ ya broiler. Ngũkũ ĩno ya kĩenyeji, matumbĩ mayo nĩ merĩkanaga nĩmakoragwo na hinya gũkĩra matumbĩ maya mangĩ. Koguo ũgakora andũ nĩmendete ngũkũ ĩno mũno gũkĩra ici ingĩ.

Nyendete kũrera ngũkũ ya kĩenyeji, tondũ ngũkũ ya kĩenyeji, ĩndehagĩra matumbĩ o hamwe na nyama. Gĩcigo-inĩ gitũ nĩũkoraga andũ aingĩ mendete matumbĩ ma kĩenyeji koguo ũgakora matumbĩ maya nĩmaragũrwo mũno o hamwe na nyama. Na nĩ ũkoraga ngũkũ ĩno ya kĩenyeji ti ũhũthũ kũrwara kana kũnyitwo nĩ mogwati.

Kaingĩ nĩũkoraga rĩrĩa mũrĩmi athiĩ kũngania matumbĩ, nĩ akoraga matumbĩ mamwe nĩma kanye nĩ ngũkũ, na matumbĩ macio magakorwo matingĩtwarwo thoko. Na ihinda rĩa heho nĩũkoraga ngũkũ nyingĩ citirarekia, koguo ũgakora mũrĩmi ararogota matumbĩ manini, gũkĩra thikũ iria ingĩ.

Arigitani no mateithĩrĩrie nyina wa mwana, mũno mũno okorwo nyina wa mwana nĩ hĩndĩ agĩa mwana wake wa mbere, nĩ magĩrĩirwo kũonia nyina wa mwana ũrĩa mwana abatie kũrorwo ,nĩ magĩrĩirwo kũmwonia mwana ũrĩa abatie gũthambio, mwana ũrĩa abatie kũongithio, na ũrĩa mwana abatie kũrorwo nyina wa mwana ndakorwo na thina mũno kũmũrora.

Ingĩmwĩra ahorere na aririkane kĩrĩa gĩkũmũrehete hau, na ndĩmwĩre atĩ andũ nĩ aingĩ marenda marũa ma gũthiĩ nja wa bũrũri. Na ndĩmũririkanie o rĩngĩ atĩ andũ acio me mbere yake nĩ andũ arĩa megũkĩte tene, na koguo no mũhaka mambe marĩkĩrio nĩgetha nake ihinda rĩake rĩkinye na arĩkĩrio.

Ũyũ nĩ cukuru wa thirikari ũrĩa ũregathĩrĩria nĩgetha kuonania morutani marĩa mararuta, nĩgetha rĩrĩa aru arutwo maracagũra cukuru iria mekwenda gũthiĩ makorwo nayo meciria-inĩ mao, na nĩũgũkora arutwo megũkenio nĩkuo na mathiĩ kuo gũthomera, tondũ nĩmakenio nĩ morutani marĩa cukuru ũcio ũraruta.

ĩĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩĩhotete kũhe ciana ciothe ndawa tondũ ũngĩoya ta njanjo ya polio, nĩ ĩkoragwo ĩhete arigitani arĩa mathiaga mũrango kwa mũrango magakorwo makĩhe ciana icio njanjo, na nĩ ũkoraga arigitani acio nĩmahotaga gũkinyĩra ciana iria nginya ciĩ gĩcagi-inĩ koguo ũgakora ciana ciothe nĩcikuona njanjo ĩyo.

Tekinoronjĩ ya gĩthomo ya Ed Tech nĩ irateithirĩria mũndũ o wothe ũngĩenda gũthoma, mũrutwo kana mũrutani. Kũhota gũkinyĩra mabuku kana thenema cia mathomo kũndũ kũrĩa intaneti ĩtarakinya wega. Na ĩkamahotithia gũthoma matari na moritu o mothe marĩa maracemania namo.